Niũ na mũthuri wakwa, tũkoragwa twĩ arĩmi, mbia nyingĩ iria twonaga ĩ cikoragwa ciũmanĩte na ũrĩmi, na mũno mũno tũrĩmaga indo ici cia kũendia thoko cia na nja, na nĩitũretagĩra mbia njingĩ mũno, igatũtethereria kũrĩhĩra ciana bici, igatũtethereria gũĩka maũndũ maitũ ma mũthenya na gũtĩhĩndĩ tũma twaga mbia, ona ũrĩmiti witũ rĩmwe rĩrĩa ciana citũ ciabinga ĩ,nĩnjoyaga ciana icu ciakwa ithaano, tũkathi tũkaruta wĩra nacio na nĩitũcokanagĩrĩria hamwe tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩruta wĩra tũkĩarangagia storĩ, tũkĩmenyaga ũrĩa marathi na mbere.

Wa mbere biũ, nĩ kũgĩa mũgũnda wĩna maĩ ũngĩhũthĩra kũrĩma, tuge rĩrĩa mbũra yaga kũigana, ũndũ ũngĩ mũndũ agĩrĩirwo kũmenya akĩrĩma, nĩ ũkorwe na mũgũnda wĩ mũnoru, tondũ mũgũnda mũhĩnju ũkũretagĩra maciaromatemega kana gũgũtwara athara. Ta rĩrĩa warĩma waru mũgũnda mũhĩnju mũndũ gũtĩkĩndũ arĩmaga. Na kĩndũ kĩngĩ nĩ gũkorwo wĩ mũgũnda waku wĩna cekurĩtĩ tondũ thukũ ici mũndũ nĩ arĩma indo ũgakora nĩciirwe iro mũgũnda nĩ wona no hathara wĩkũthi.

Rĩrĩa ũrenda gũcarikĩria matumbĩ maingĩ na ndũna ũhoti wa gũkorwa na ngũkũ cia gũcarikĩthĩria matumbĩ aya ĩ, mũndũ no agũre macini ya gũcarikĩthiria matumbĩ, na macini ĩno nĩendaga mũndũ ekũndũ kwĩna thitima hingo ciothe, na angĩkorwo gwaku ndũkoragwa na thitima hingo ciothe ĩ ũka make sure wĩna generĩta, ũndũ ũngi haha no nginya ũkorwe wĩna ũtheru, tondũ rĩrĩa wathiĩ watataka matumbĩ aya mũndũ arutaga ngũkũ iria itenjega.

Ndĩtamũrĩmi nĩmaga mũno indo ta nyanya, mĩciri kana thũkũma, nĩkĩ? indo ta nyanya na mĩciri itĩagaga thoko tondũ mũno thoko ciao ikoragwa iria iratũmana indo cia nja kwoguo mũndũ ndagaga thoko atĩ ũkorwe ũrĩmĩtĩ wega kana ũrũ, nĩgũkoragwa na hhathara rĩmwe no maita marĩa maingĩ nĩ ĩrĩa mũndũ onaga mbeca na agaciokia mahĩa, nĩũĩ mũndũ nĩagagĩrĩra mbia rĩmwe akahĩa, no ũrĩmi wa nyanya na mĩciri ndĩtamũrĩmi ndĩngĩrira tondũ nĩnyonetewega wau.

Mwanake ũyũ nĩka arakũngũĩrwa mũthenya ũrĩa aciarirwe na mũndũ ũrĩa amwĩkĩrĩte mĩtandaonĩ akamwendera wendi wega wa gũkorwa emũtũrĩrenĩ ũyũ. Na mũndũ ũyũ mbica ĩno ndĩrona nĩtaka ahũrirwe mũthenya wake wa rũracio, tondũ nĩ wona ekĩrĩte esmati mũno onake aro mũkenu, akenete ota mũthenya wake ũrĩa aciarirwe.

Rĩrĩa ndarĩ cukuru ĩ, ngĩthoma ĩ, twarĩ na irathi cia kompiuta, twathomithagua ũrĩa ũngĩruta wĩra na kompyuta ĩno, na ũrĩa yokire gũtũma maũndũ makorwe mena ũraithi mũndũ akĩruta, na rĩrĩa twathomithagua ĩ, kwĩ andũ matanyitaga, koguo ĩ mũndũ tani nĩn danyitaga ũrĩa tũrathomithua naihenya, koguo tũkerwo tũtarĩrie arĩa matenanyita narua, tũkamacokeria ũrĩa twathomithua nĩ mwarimũ.

Andũ aya mabangĩte raini mathiĩte gũcaria wĩra, no nginya gũkorwe gwekĩrirwe kĩmenyithia kĩa wĩra, magĩkorwa o mothe mathiĩte gũgũcaria, thikũ ici mbeũ ĩno ya rĩũ ,kana mbeũ ĩno njĩthĩ nĩ marothoma ũrĩa ngũngĩhotekana, tĩ ta tene ũrĩa andũ matathomithagua. No thĩna ũgakorwa atĩ andũ maingĩ nĩmathomu no gũtĩnamawawĩra, koguo rĩrĩa kwaũmĩra wĩra ũmwe ũgakora andũ makoretwe me maingĩ mathiĩte gũcaria kawĩra na nogũkorwa karendeka andũ erĩ kana athatũ acu mangĩ makenũka mũcii matena wĩra.

Mũirĩtu ũyũ akoragwa oĩkaine ta Lupita Nyongo, na aciarirwe Kenya na ekaraga Mexico. Na nĩ akoragwa agĩthaka mĩthako ona agakorwa magathĩtinĩ kwĩ hĩndĩ aũmĩrĩra agakorwa emwĩrĩtu mũthaka mũno ndĩ, na akoragwa aũmĩte bũrũri wa Kenya, no tũkorwe tũgĩtĩĩra gũkorwa na mũthaki aramenyeka thĩ ciothe cia na nja na agatũma tũkorwe tũgĩtĩa. Koguo nĩakoragwa e kĩrorerrwa nginya gwĩ ciana iria cingĩ cia bũrũri wa Kenya cia erĩtu.

Mwana ũyũ ahana ta kena mũrimũ wa ngothi, kana ena mũrimũ wa mũthandũkũ, na nĩkĩo arekĩrwo ndawa na mĩkiha, wega wa gũĩkĩrwa ndawa na mĩkiha nĩteithagĩrĩria mũndũ kũhonanga na ihenya gũkĩra rĩrĩa arameria ndawa, cindano nĩirutaga wĩra naihenya kwĩ mwĩrĩ, rĩũ mwana ũyũ noakorwo nĩ ndawa icu aramundwa ya kũmũhonia mũrimũ ũyũ wa ngothi.

Mũgũnda ũyũ ĩ, wĩna thĩna wa maĩ kwaragana na nonginya ũkorwe maĩ matĩnyara naihenya na makagucwa nathĩ na mũno mũno mũgũnda ta ĩno, ĩrĩa ĩtanyaraga maĩ naihenya ĩrĩmagwo mĩcere ĩgakorwa ta mĩena ya Mwea, gũkũ nĩku kwaragana maĩ rĩrĩa kwaura mbura, na mĩgũnda ta ĩno ĩkoragwa mĩega kwĩ arĩmi ma mũcere, tondũ mũcere ũtĩrĩmaga kũndũ kũrĩa gũkoragwa na maĩ mate maingĩ.

Nyanya ũngĩenda itigathũke na ihenya, nĩciendaga cigwe kũndũ gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Ikorwo kũndũ kũrĩ na ũbebu na maita maingĩ nyanya nĩcigagwo irĩti-inĩ, tondũ nyanya ciĩ kirĩti-inĩ itingĩmondeka kana itingĩbibinywa na itingĩthũka naibenya. Na rĩrĩa ũracikua kuma bandũ bamwe nginya bandũ bange, rĩrĩa ũcikuĩte na kirĩti itingĩthũka ta rĩrĩa ũcikuĩte itarĩ kĩrĩti-inĩ.